Irio iria njega cia kũhe thamaki irĩa igimarĩte, nĩ irio iria iteithagia thamaki ikũre mahĩndĩ mega na momĩrĩru, nĩ getha thamaki ciaku cikahota gwĩtiria maũndũ maingĩ marĩa me kũu maĩ-inĩ, ona ningĩ, cia gũtigĩrĩra atĩ, thamaki icio cirĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ getha ikahota gũikara matukũ manene, ona ningĩ cia kuongerera nyama mwĩrĩ-inĩ wa thamaki icio, nĩ getha rĩrĩa watuĩka wa kũgetha thamaki icio na tarĩngĩ watua gũciendia, igakorwo na kiro nĩ ũndũ wa irĩ na nyama nyingĩ. No kũringana na ũguo, ona kũrĩ o ũguo, irio irĩa ũrahe thamaki, iringanaga na, mũthemba wa thamaki, na ũrĩa ũrenda thamaki icio ciaku ciigane, mĩthemba ĩngĩ nĩ ĩrĩaga irio ingĩ na ĩngĩ ĩkarĩa irio irĩa imwe citangĩrĩa. Kũguo thamaki iringanaga na kĩndũ kĩrĩa we wĩ ta mũrĩmi ũrabatara kana ũrenda.

Kĩndũ gĩkĩ kĩ haha gĩtagwo mũgogoteni. Kaingĩ, mũgogoteni ũkoragwo mataũni-inĩ ona kana thoko-inĩ. Nĩ ũteithagĩrĩria andũ ũkamahe mawĩra, tondũ kwa mũhano, nĩ ũkoraga ene mũgogoteni makoragwo marũgamĩte handũ harĩa andũ macukagĩra ngari, metereire andũ arĩa marĩ na mĩrigo mangĩenda gũkuĩrwo. Ona ningĩ, nĩ makoragwo marĩtie na andũ angĩ a thoko, arĩa mabataraga gũkuĩrwo indo ciao na mĩrigo yao kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, na ũguo, rĩrĩa makuua nĩ marĩhagia nao makona mbeca cia o mũthenya. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno ona mũthondekere wa kĩo wĩ raithi, gĩtigĩbatara indo nyingĩ, na nĩ gĩteithagĩrĩria mũno mbeũ njĩthĩ nĩ getha makona mawĩra magatiga gũtiga gũthiĩ gwĩka waganu o hamwe na athuri. Kaingĩ kĩndũ gĩkĩ kĩhũthĩragwo nĩ athuri na mbeũ njĩthĩ anake gũkuua indo na mĩrigo.

Ndĩrona mũthuri na mũtumia. No matuĩke nĩ mahikanĩtie ona kana makorwo nĩ baba na mwana wake, mwana ũrĩa mũtumia aronekana akĩrehera mũthuri ũcio kĩndũ gĩa kũrĩa, ona harĩ na ngirathi ĩronekana ta ĩ na maĩ. Ona thani icio igĩrĩ cikunĩkanĩirio, nĩ ironeka ta cina irio kĩndũ mũndũ angĩrũma. Mũthuri ũcio nĩ aroneka ta ee mũnogu, na nĩ anyitĩte mũkwanjũ, ũrĩa ũngĩkorwo wa kuonania no akorwo arĩ mũthuri mũkũrũ kana mũthuri ũrĩ na tũmĩaka. Ona ningĩ nĩ kũroneka marĩ na gĩtĩ kĩega mũno, kĩrĩa nĩ gĩthaka na kĩroneka kĩrĩ kĩa goro. Ũndũ ũyũ nĩ wa gũkenia mũndũ, tondũ nĩ kũronekana andũ aya erĩ nĩ mendanĩte mũno, kũrĩa mũthuri aikarĩte thĩ etereire areherwo kĩndũ gĩa kũrĩa. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ mũndũ kĩũmbe ona harĩ ciana ciao ona kana arata. Nĩ ũtũmaga andũ arĩa marĩ nao makorwo a gũkena nĩ ũndũ wa kuonam wendo ũrĩa marĩ naguo marĩ erĩ.

Mũndũ ũyũ aronekana arĩ na ibũyũ nyingĩ, ona kana mĩtũngi. Kũrĩa kũronekana ta arĩ maĩ arendia. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno ona nĩ wa bata, tondũ wa mbere, nĩ ũhũnagia andũ arĩa marĩ kũu kana arĩa maroka kũgũra maĩ nĩ ũmahũnagia maĩ, makagĩa maĩ ma kũigana ma kũhũthĩra mũciĩ-inĩ, ma kũruga, ma gwĩthamaba, ma kũhũra nguo, ona kana ma gwĩka ũtheru mũciĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno tondũ, andũ matikoragwo a gũthĩnĩka mũno magĩcaria maĩ, nĩ makoraga mũndũ ũyũ na akamenderia, ta rĩngĩ na o mũtũngi he mbia irĩa endagia. Kaingĩ o mũtũngi wendagio ciringĩ mĩrongo ĩrĩ. Ona kũrĩ o ũguo, ũndũ ũyũ ũronania kũndũ kũu gũtikoragwo na maĩ ma kũigana, ũrĩa mũndũ angimena gũikara kũndũ kũu, tondũ rĩrĩa waikara kũndũ kũu no nginya ũthiage gũtaha maĩ, nyũmba-inĩ gũtikoragwo na maĩ ma kũigana, kũguo no nginya ũgũre maĩ, ona ũrĩhĩte nyũmba yothe ni ũbataraga gũka kũgũra maĩ ona kana rĩmwe ũgakora maĩ marĩa me mĩberethi-inĩ kũndũ kũu nĩ maĩ ma cumbĩ marĩa mũndũ atangĩhũthĩra kũnyua.

Gĩkĩ nĩ gĩbiriti kĩnyitĩtwo. Gĩbiriti gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, tondũ nĩ gĩteithagia gwakia mwaki. Ũtarĩ na gĩbiriti, nĩ hinya mũno gwakia mwaki. Andũ a thikũ ici nĩ mamenyerire gwakia mwaki na gĩbiriti, kũguo rĩrĩa mũndũ aaga nĩ athĩnĩkaga mũno no ũkarigwo ũrĩa ũgwĩka tondũ ndũngĩhota gwakia mwaki. Rĩrĩa kwĩna heho ta kwa mũhiano, mũndũ no athĩnĩke mũno nĩ ũndũ wa kũigua heho mũno tondũ gũtirĩ na ũrugarĩ ũrĩa ũmanaga na mwaki ũrĩa wakagio na gĩbiriti gĩkĩ. Gĩbiriti gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na tũmĩtĩ hau thĩiniĩ , tũrĩa mũndũ agũthithagia mwena wa gĩbiriti kanyamũ-inĩ kau na mwaki ũgakorwo wa gwakana. Rĩrĩa mũndũ atarĩ, no athiĩ kwa ũrĩa mariganĩtie nake, arĩ na gĩkĩ kĩrĩ igũrũ kĩrĩa gĩtagwo gĩkorogoco, ũgathiĩ ũkera mũndũ ũcio akũhe tũmĩtĩ twa gĩbiriti nĩ getha ũhote gwakia. Kaingĩ kĩendagio ciringi ithano kana kĩng'ori ndũka-inĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ mũndũ mũgima ona kana harĩ mwana. Andũ aya kĩrĩa mareka gĩtagwo gwĩtubĩra. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno na nĩ ũkenagia mũndũ tondũ kaingĩ rĩrĩa wathiĩ gũkũ, nĩ ũcemanagia na andũ nginya ũtoĩ kana arĩa ũtarĩ wacemania nao, na no ũkore mũndũ agĩthondeka nginya ũrata nĩ ũndũ wa gũka tu kũndũ gũkũ. Ona ningĩ, ũndũ ũyũ nĩ, nĩ mũthemba wa kũnogora mwĩrĩ. Rĩrĩa ũreka ũũ nĩ ũkoragwo ũkĩnogora mwĩrĩ na kũguo nĩ ta kuga nĩ ũrateithia mwĩrĩ waku gũkorwo ũrĩ mwega na gũkorwo ũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũndũ ũyũ, rĩrĩa ta rĩngĩ mũciari arehe ciana ciake gũkũ, nĩ cikoragwo cia gũkena mũno ona kaingĩ igatũraga iganaga ũndũ ũcio. Ona rĩrĩa mũndũ athoma gwĩtubĩra ũrĩ mũnene kana ũrĩ mũnini, nĩ ũkoragwo ũndũ wa bata, tondũ rĩmwe no ũkorwo ũgĩkuuo nĩ maĩ na ũkahota gwĩteithũra tondũ nĩ ũĩ gũtubĩra. Tũkĩrigĩrĩria nĩ kuga gwĩtubĩra nĩ gwa bata mũno, na no nginya mũndũ akorwo oĩ kana agerie kũmenya, tondũ no gũkorwo gwa gũgũteithia ona kana gwa gũgũikenia. Mũndũ no akenio nĩ ũndũ ũyũ tondũ nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mũthaka mũno na wa gũkenia ngoro. Mũndũ angĩmena ũndũ ũyũ rĩrĩa angĩkorwo atoĩ gwĩtubĩra mũndũ kaingĩ ndakoragwo agĩkena rĩrĩa oka kũndũ ta gũkũ na ndoĩ gwĩtubĩra, ona kana agakorwo wa kũnyua maĩ maingĩ.